Ore irkiodoni naa kidimi nitobiri too indupa ore lelo dupa naa ilo ake nintai tentim amu kebulu oshi oopeny nintoi tenkolong nindong nintibiru inkeenta ore nena keenta ninche indim ateshetie orkiondo lino ore sii tenkae shoto naa kidimi nitobiri irkiondoni torkuniyiani ore lelo kuniani naa inyiang'u ake nigil kata are nirip nintobirr orkiondo lino.

Ore ena siai naa keiyeu naa ore oltung'ani neloo sukuul arashu neloo noshii najii e sukuul eisomea story ekompyuta ore pii idiip aisomea ena ntoki ekompyuta nisajili koon te siai e sirkali arashu ing'oraki koon enkaardasini nena esirkali pee etumoki aitobira kuna ntokitin e citizen. Aore ena tana kaata aipalaajii naa neoshii neing'urunyeki nkaardasini e good conduct.

Ore ena naa esiai arashu ejoo enkigeroto e mashinini naa nalotuu etumia oltung'ani, anaa te naa aata tiniyieu niaas eijurore arashu niyeu ning'oru ntokitin te njuuton. Naa lasima piiyeloo ana siai e ICT.

Kaliiki lelo ltung'anak ajoo tenedipaa aiyapulaya passport enye te te kuna cyerbaii nataaniki ninchee nepoo dia dia aloo najii sheria house apoo aing'oruu. Naa tenepoo nepoo atuum atoon etupukuu naa kaliiki ake ajoo keishakino pee ang'irii neayuu amu kepukuu ake te nkaata neshaakino.

Kore ene na nkeraa natowuoki atuu ebayaa, etuu etabayaa laipaatin arashu etuwuoki etabaayie laapatin kaki metuu ebayaa nkiloi enyanaak nanarikinoo. Naaku ewueji nepikeki nkeraa netoon etuu etabayaa pee etumooki atoponoi nkiloi egiraa aishungulikia tenewueji te atua arashu pee tumooki eidipaaki lolo apaatin letuu tumooki adipaaki te atua nkoshuaa noo ng'otenyee.

Ore ena netuake ana ramatare, keramatitai ale diaa audotoi losidaano luodutoi arashu lkiek loudokini pee mootuum ake emoyian. Naa ijoo doo ishii kuna najii moyaritiin e diien ana omiloo le diien. Naaku keudutoi ele diaa pee tumooki atapaashare nenia moyiaritin teneloo netumoree ldiien loijoo lelo otaa nenia moyiaritin arashu teneony naa keidiim sesen lenye ataarare enia moyian pee mejiing ake.

Ore enee ena naa seminar arashu ewueji netumoo ltung'anak peeye eponuu aiteng'ena. Naa ewueji entumoo shii naidiim ltung'ana atutumotoo anaa najii naboo nkaata to laari, arashu kaata are arashu ana tenekeeni sukuulini. Nepoonu aponuu atumoo neetai sii. Neponuu atumoo neponuu aoomon. Naaku ore enewueji naa ntooki najii seminar enkiteng'enaa.

Ee ekieta amu ore yook ena enkaaji e maa naa nkitumia lkiek le ntiim. Niikidiim aitumia lkiek le ntiim abaaki moyian e luukunyaa, amu ore olee lshaani naa loobaaki luukunyaa . Naa kiidiim aitumia olchaani lojii entipiilikwa.

Kanyoor entauloo naa kore entauloo paa nyoor naa tiniloo ltung'ani aitukoo naa eiyeu ake entauloo piitumoki atujutore. Kore sii te nkaai aloo naa kanyoor loo lekarashaa likai ake sapuuk. Amu ore eloo lkarashaa iidim atiika te atua nkaaji arashu ing'ilee iljilaat tenetu ijiil enkaaji enoo tenoshii ntokii najii ceiling.

Ore ena nkuees naa kijoo sii yook elnkaachaoi arashu olekaina naa kegirai aitotii. Ore tenee naa kegirai ashoo kulee, naa keishorii kulee neishorii sii enkaare amu enoshii nkuees. Nooshii naa kuna naikenoroo.

Kadolita ilkieek, nadolita isoitok, nadolita imbaoii ositima, nadolita sii imbaoii naikarrishoreki.

Eee kisapuk amuu, kegira iltung'anak arashu intomonok aponaa ilmareita anaake, niaku kisapuk amu keishoii naa, niaku keetae ena napuoi iltung'anak sipitali, nepoi aipim, arashu si di ninye intoyie eesukuul, ketii nkumok nagira adut, aitosho aipang'u te sukuuli tekaraki ena siaai.

Ore ena naa enkotoi naitotieki enkerai. Ore nkerai tenewuuni naa keiyeu neishorii kule o lkinaa. Naa ninchee shii naanapita ntokii naiyeu enkerai aa kitii. Kenapitaa vitamin pookin naiyeu enkerai. Neaku ore ena siai enkitanaare e nkeraa naa kisidai to ntoiwoi pookin pee ishoo enkerai enye elkinaa teneyuu.

Ore ntokii nagira aasa tenee naa ana kaamia egirai aramaat. Kegirai auud ninyee audoki ninyee olchaani eeta omoiyian yoyeten otii osesen lenyee Naaku kegirai auud loo lchaani pee idiim aishuu. Naa tenememoi naa kegirai auudoki lchaani pee etuumoki enotoo enkoloong' napaashare napaashare moiyiaritin naagira aponuu.

Ore ena naa enkitengenare naishori iltunganak ,kitengeni iltunganak tialo imoyiaritin naijo tenakata inanaji cholera ,ore cholera naa emoyian nayau nkariak chafui , niaku iltunganak itengeni temurua ajoki eniko peyie epaashare enamoyian aituku nkaik , aitokitokie enkare naoki niaku enetipat amu enkitengenare.